Yutayu ko mbaret nepo viasinik, akere viasinik chutachu kakoet komye ak akere kakerip komye ,kakoit sait ngwai ne kakotaptan ,kotaptan koiparu mii kosiche viasinik raa, meche raa kerip komye akeishi komye sokosich viasinik che echen

Chu chi ikereeng yu ko samakjat ak kimyet, oldo kichoptai tukuk chuta koro supos indii ungeek chepa pandek akindii peko akindiaa samakjat akindii kitunguinik nyanyek, mwaitap gwek ak chumbik ,kichoptoi kole itaune kimyet korok, ichamushani beko akikany ako kulalangit beko, ngolalangit ikwany anyun inde ungek ako konyikisit akikany korur anyun, ngepa anyun oldo kichaptoi samakjat, samakjat ntani ko samakjat ni kakefrayan ara kasi ng'u ikarangan nyanyek ak kitunguinik ako koek supuk akinde samakjat akinde supuk kidogo akikany korur anyun, ngorur ako kurur nyanyek isafan anyun ak kimyet

Ngaate chepkondok eng nambet ne manoto aka nai kaate chepkodok koyait, kito nepa tai aae kole apirichini kastoma care ngele nepa safaricom nda nepa airtel akalechi kaate chepkondok kopa nambait ne manoto aleji kotoroto keliji chito koyakwa chepkondot choto nda kopirchi chichoto kuyakwa nda ngaker maraisi kotoroto apirchi chichoto akaleji kayakun chepkondok kimakosa toroto iwekwa chepkondok choto eng nambait nyuu

Nganyoru kakekerna bankit nenyu amu kaajarupen saiti ayaat akekar aae kole muj awe ako ole mii bankit akanyoru kastoma care chepa yote akaleji kautie pin nenyu ketoroto awal pinit ake, nepa aeng apirchini kastoma care nengwai akaleji kautie pin nepa bankit nyu akameche awal araa torota awal pinit nda kokona ruhusu achukte pinit, ngakumbuka pinit atepche kidogo akakany kobok saichek che kakekarna bankit akanyo anyun akachukte pinit ne karan

Ngimeche iweku chepkondok che keyakte koyayait eng safaricom kito ne pa tai ne iyae kiakte kityo akinai keyakte ole ya iisut message noyo ne kakiwekun kobarun keyakte chepkondok akiforwaden kopa nambet ap four five six ngiityo ipakaji safaricom koker, ng'ete safaricom koker akowekun chepkondok kuk, ndaiwe apit nepa mpesa akiwe ole mi transaction kopok akichenge ole me transaction kenyokto koyait akinyapir akilechi report problem kong'eet safaricom ko inestigaten akowekun chepkondok kuk, nda ipirchi safaricom idalen star one zero zero hash in airtel kinai kityo ole kayait idalen star one zero zero hash ipirchi airtel kastoma care akimwachi shindaishek kuk

Koyakto customayat chepkondok kopa koyait nambaishek che machoto kito ne pa tai aparchini kole kiwektoi chepkondok chuto alechini konam message ne kakiwekchi ne paru kaiyakte cepkondok ako forwaden kopa nambaishek chutachu 456,namba chutachu kopa safaricom cho ngimeche kewekun chepkondok iachi message ne parchini keakte chepkondok eng lainda ne manoto, nepa aeng alechini kwa mpesa app nda ndoi simet na touch screen ak kwa ole mii transaction kopok chichii akonyapir yoo ole kaiyokto kopa nambait ne manoto, ngo nyapir yoto ko muj komwata mi makosait yutayu konget safaricom koker makosait noto akoweji chepkondok chii nda alechi kupir *200# nda *100# nambaishek ko pa safraricom customer care kotariti ole kiwektoi chepkondok chii

Ngopir customayat ako tep kopoto accounts chichi ak mangen kito nekae, itepche kunyo ange kito ni ae melin achole atepi komye akaaike ange ole kipetoi akalechi tukuk che pa iman, alechi mangen ole kipetoi lakini kany' akerun ole kipetoi ,kito ne pa somok ne keae aker oret che pa akauns chechoo akamut polepole olekepetoi akoi ketar ,amwachi tukuk che kanyoru ole kapetoi kipetoi kole nee, alechi kanyoru kito ake amwaun haraka siketaretkee

Chu ko sotonik ,cham kepaishe kekonori cheko ,cham kenape sotonik chutachu kole cham kepaishe sanayek kenap ak poroonik cho kiale cho po kweinik akanap ak saneyek koek maridadi akkenapchi kerewot ne kekaree so korip mapa cheko ,cham kekoito sotonik chutachu eng shereishek sana sana ak yo pwani taek kekoni cheko chepunu sotet ndo

Ngomeche kosom customayat chepkondok chepa bank supos kongen bankit tukuk tukul chepa customayat ndo, supos kongen bankit customayat ndo komuji kowek chepkondok chutachu nda maimuji kowek ako nai biko che ngenkee ak customayat nda so ngo koromit eng customayat kowek chepkondok ketepee bik chutachu amunee nda ketepee oldo kenyoru customayat ndo, aneti kole kiwektoi chepkondok matatepi saiti ak chepkondok amu ngotepi saiti ak chepkondok kosir petu che kakekoji kochangitu chepkondok akochoni piko ap bankit chokosut tukuk chi kobok chepa kot so kwalda konyor chepkondok kwai, aneti kole ngoit petu ne supos kolipan kolipan kidogo kidogo ndakot mnda arawa nda kenyit kolipan pole pole kityo so kotar